Ago erokamano, gi nyinga iluongani Steve. Kaluore gi penjo mantiere malo ka, yore minyalo tii go mondo opog nede mag otanda e kuonde maboyo makata, maok chop, kata machopo ok yotie. Inyal tii gi yore kaka mag ndege ka, eyor yamo kaka kalapapla kata drones mondo ochopne oganda gi gik machalo kaka nede go e kuonde ma jopok ok nyal bete mayot gi yor ndara. Kata e kuonde ma chopo ok yote kaluore gi midhiero kaka mag pii mapong',kata ndalo mag koth. Yoo machielo kendo minyal tigo e,minyal tigo e chopo ne jogi en keto kuonde pogo gik moko e kuonde ma jii rome kaka chichni kata kuonde ma jii rome ka gitimo tijegi ma, makelo jii kanyakla ahinya, makelo jii kanyakla kaka kuonde mag chiro, odiochienge chiro kata kuonde ma jii rome kaka kuonde liete e ndalo ma opangi kendo ndalo ma oselosi. Kaluore gi wachno, kuonde go wanyalo yudo ka jii moa kuonde ma, maok nyal chopie mayot go biro

Yo machielo ma inyalo ti godo e timo tich machalo kama en tiyo kod sikunde. Tiyo kod sikunde kata kanisni manyalo yuayo oganda mathoth kendo ma oganda man tie e kuondego nikod geno kendo ogeno kanisni go kata sikunde go ka gin kod adiera kod sikunde ainago kata kanisni ainago. Koro inyalo ti gi yorno, inyalo ti gi kanisni go kata sikundego mondo oyua ogandago, mondo oyudgi kaka inyalo migi nedego kendo kaka inyal kaka inyal migi nedegi gik mamoko kendo ma sirkal nyalo chiwo ka itiyo kod sikunde kata kanisni man gi man gi nyalo mar choko ji mang'eny kendo oganda nikodgi gi adieri kendo ogandago ogeno gi.

Aaah, kaluore gi picha ma ineno ka, aah, gipenjo bende mopenji, anyalo wachoni gima anyalo wacho ni timore ka en ni magi jokma dwa kano gik moko either ei store kata kama onego obed ni ikano gie kaka fridge mondo kik gikethre. Koro jokma kelogi osekelo gi kendo ng'ama check dwani ocheck gino ka ong'iyo gikma ose, okel mondo okan. Onya ngiyo, onya bedo ni ongiyo quantity, quality, onya bedo ni ong'iyo ni girom nade, be gin magidwaro kata ok gin. Koro mano e gima aparoni timore ka to en gir, kar jo agriculture. Eeeh, en kama ikane gik moko ,ochalo kama ikane gik moko. Koro jogi to kelo gigo ma .Kaluore gi pacha, mano ekaka dawachi ni mano egima timore ka, erokamano

Kaluore gi gwengewa, gima nikaendi, tijni en tij pur kendo en tij olo ne cham pii. Kaluore gi aluorawa gi penjo kaka penjo, kuma aaye to pod waonge gi gik ma debed advanced kama, gikma nie okang' machalo kama, jokma tin ema nyalo yudo. Aluorawa itiye gi mbugni kata gi ndope kata gi mbukni molosi gi jo sayans mag agriculture mar olo ne cham pii. Koro kaluore gi anyuola wa, aluora kuma aaye, mae bed gima, debedni e kaka watime, iolo negi pi gi mbukni molosi ne tijno gi kisungu ni cans. Koro mano e kaka de wa, ekaka watimo tijno e aluorawa. To jokma moko be kaluore gi kuonde ma wasewuothe waneno ka time e yoo machalo kama lakini jomoko be time e yore mopogore opogore. Mano e kaka an dawach, erokamano

Kaluwore gi penjo kaka inyal puonj ng'ato kaka onyalo timo tich manie pichani, en kelo japuonjre madwa nopuonjre no to itimo tijno koneno, kikonegodo kaka onegobed notimo. King'ado pipnigo ting'ado koneno, samiketo lowo kanyo iketo koneno, kiketo chamno mipidhono iketo koneno, kiolonegi pi gimoro amora mitimo itimo koneno. Kasto bang' koseneno ma en be neno orome mitieko tich timiye ni mondo embe koro otim gimanoneno kaka noneno. Koro onyalo timo mokwomgo totimo maok owuok maber ahinya nikech pod opuonjore, but kaka koro obiro medo kotimogi pile ka pile sa ka sa obro bedo ma embe obedni ong'eyo timo gino kaka onego bed ni itime. Mano e kaka aneno ka inyalo puonjo ng'ato timo tijni. Gimoro amora madwarore kaen dobed yath ang'o itimo koneno kendo ikone gimitimo, kasto iweye ni mondo embe otim ka koro ionge kata kineno inbe. Kasto omako tich kamano.

Kaluore gi penjo mopenj ka, kaka inyalo puonjo ng'ato timo tijni, ma en tich mar pith mar cham. Kakinyalo puonjo ng'ato timo tijni en kele kama itime tijni to otimo tich ka entie kendo inyise kaka onego obed ni otimo ong'e kama onego obed ni okete, kaka oketo, iketo koneno sama, sama oneno. Iketo gik mitimo koneno sama entiere. Koro kamano toneno tich kaka itimo kasto en be omako kasto imiye, bang' kisetieko tich kata kisenyise ranyisi mokuongo, mar ariyo kata mar adek, bang'e no to en be koro imiye mondo en be otim kaka nitimo. Ikone gik mitimo tee kaka dwarore ni mondo otim gi kasto bang'e tiweye ka en be imiye moro mondo otim. Kamanao ekaka dipuonje timo tijni ma en be ong'e timo. Koro kamano e kaka ng'ato inyal puonji kama ok owinjo to inouyo ne ,openjo, iweye thuolo, aah kasto bang'e no to otimo kende koro en be ongeyo kamano ekaka obiro nge'yo timo tijni

Kaluore gi picha mantie, ber gi penjo mabe openji, ber mawanya yudo kuom timo tijni en ni rombe ma imiyo chiemo gi, chiemo gi dhi eigi to irego gi to gibedo kaka owuoyo ma dieg gi biro losore mondo owuoch dieg gi gi wanyalo tiyo go e puodho mar pidho cham kitiyo kodgi kaka mbolea, mano ber mokuongo. Ber mara ariyo kaka gigi chiemo, kaka rombe gi chiemo gigolo yier, dendgi bet gi yier gi ngima, kagi ngima, ka dendgi obet gi yier wanyalo lielo yier gi go, watiyo go e loso, mondo otii go e loso gik moko kaka, swet, gikma jii nyalo rwako mamiyo jii liet, kaka onget, inyalo soo gi e duvet, gimedo jii liet mondo ndalo mag koyo dhano oyud liet kik bedni koyo chamogi. Mar adek dieg gi inyal tii go, rombegi inya tii go kaka chiemo, ka sama onege, sama welo nitie kata sama dich mar ringo nitie inyal tedgi koneg achiel kaka chiemo. Sama omogi chiemo gibet machwe kendo chiemo go medore

Tijni nikod nengo e aluora na nikech en tich pith ko kuom tijni, japith nyalo yudo owuoyo koae dhok magipidhogi kendo magimiye chiemo ni, owuoyo no itiyo godo, inya tigo e puodho bang' ka dho go oselosore bang' kagichamo lum magichamono. Owuoch gi no inya tigo e puodho e pidho cham, ma cham no bang'e biro pidho, ibi tigo gi jok madak e aluorano kaka chiemo. Cham magipidho, ma oa kuom dhogi, owuoyo ma dhogi inya tigo kaka chiemo ne oganda mantiere kanyo. Dhogi kendo pod nyalo tiyo kakitiyo kodgi e pur kaka dhok kasto dhogi be podi nyalo miyowa ringo ma oganda manie aluora no chamo kendo gin gibet maber ka ngima gi giyudo chiemo. Tich makama kendo nyalo miyo wa chak ma oganda nyalo tiyo go kaka chiemo kasto joma ondik mondo otim tijni kadiponi nitie be yudo pesa mondo mi giyud kaka gikonyore godo gi anyuolagi kaa gi kacha. Kamano wayudo kaka aluora ma wadake be nigi ber moro

Gikma kaluore gi picha mantiere ka gi penjo mopenji. Gikma aneno ka makelo mor en mokuongo en pii, pii maneno ka kelo mor nikech pii en ngima kendo ng'ato ka ng'ato nyalo toyo gi pii, ng'at kang'anto dwa tiyo gi pii e yore ma opoogre opogore, modho, luok, kadiponi chieng' nitie, kidhi iluokori e pii tiwinjo ka dendi ber dendi mor kendo iwinjo ka dendi bet mayom. Kata jamni mantiere kanyo, lee mantie kanyo dwaro pigno, kagimodho to duondgi tuo, kwe, kendo dendgi bende kwee ka giluokore e pigno. Mar ariyo gin, magwar man kae, king'iyo gi to ginya miyi mor nikech oken gima ineno pile, jii tee ok negi pile, kata kaka gitimore ginyalo miyi mor kineno chwech mantiere kanyo. Mar adek, en aluora mar lum man kanyo kineno ka aluora no nigi gima ber kendo yamo ne ber ,onge gima osekethore e iye, ka mar angwen ineno ka chwech mar ,mopogore opogore obiro kanyakla kendo ka gidak gi kwee kendo ineno ka ng'ato ne chiemo kocha

Aaah, kaluore gi picha mantie kendo maneno gi penjo ma aneno ka, gima aja neno, gima timore kae en ni jamni ni oko kod lee mamoko kaka gwen kendo gimanyo chiemo kendo piny oyaore, en godiochieng', gik moko te manyo chiemo, jii owuok oko. Lee ni e pap gichiemo, gwen be manyo chiemo kendo kila ng'ato nie shughuli ne mar manyo chiemo ka piny oyaore maler. Ka aneno ka gin ng'at ka ng'ato nie grupe kaluore gi kaka oketgi. Mano e gima anyalo wacho ni aneno ka timore ka e picha ni to chal kagima gweno ni be ng'iyo ng'ato ochunga nyithinde mondo kik, orito nyithinde, omiyo nyithinde arita mondo gima rach kik diponi timre kaluore gi kaka oneno. Omiyo picha no ka dibedni nyakelo koko ne nyithindo, gima nya kelo koko ne nyithinde, erokamano

Kaluore gi picha gi penjo, tijni neno ka en tij pith kendo kakinyal puonje ng'ato ka en kele kama itime pidhno obed konge ni ango, ango mopidh eiye kanyo, chiemo mage magidwaro to chiemo go onego omigi bang' seche adi, gik ma gik makamago gi kaka onego bedni imiyogi chiemo no, eeh.gi seche ma onego obed ni imiyo gi, kaka imiyogi. Kamano ekaka dane ni itimo, ekaka ipuonjo nga'to koneno kasto iweye bang' ndalo ariyo, bang' seche moko kakoro onego obed ni ichako timo tijno to ong'i kaka nitimo timiye ni mondo en be otim. King'iye kingiyo kuonde moketho, modhiye marach tiloso, kamano kamano kasto kaka omedo timo e kaka en be omedo ng'eyo. Kaka en be omedo timo e kaka omedo neno e kaka ong'eyo nyaka chieng' moro ong'e maber ma en be koro onya timo kende makata ionge. Kamano ekaka anya wacho ni inya puonjo ng'ato kaka onya timo tijni, nyaka en be ong'e tich. Erokamano

Ka, kaluore gi penjo gi picha ma aneno, gima biro e pacha kaneno picha aina ni en rech kata omena kata gimoro amora manyalo wuok, modak ei pii minyalo luu ma dhano nya chamo kaka rech, omenda, fulu gi mamoko go. Koro gima biro e pacha kendo en ni jogi owuok kendo ng'ato ka ng'ato obiro manyo kendo gitee gidwa wuok kata giseaa, giseaa e luo, lupo koro gikelo omena kendo gidwa golo omena mosekel no kendo gidwa rito gi mondo bang'e to ousgi yud pesa. Koro gima biro e pacha to en nam gi tij lupo, mano e gima jogo nya timo kanyo e tijno, erokamano mano e gima biro e pacha gi sani.

Tijni kaluore gi picha gi penjo, tijni en tich pur kendo ekinde e aluora na nitie kaka tijni oseloore kaluor eni chon ne jii time gi ngufu gi gin giwegi kendo ngato ne nyaka tii atiya gi luche mondo otim pur, mondo oket mbolea, mondo odoo, mondo otim tijego tee ne nyaka otii gi luche en owuon. Lakini tok kinde moko, wayudo ka sani koro nitie machines mosekel manyalo timo tije gi tee, nyalo doyo, nyalo komo, nyalo keto mbolea, nyalo keyo kendo nyalo timo tije madwarore kanyo tee. Koro wayudo ni e tok kinde moko, tijni oselokore e aluora na kaluore ni nitie machines mosebiro kendo nyalo timo tijni. Koro sani lokruok mantie en ni ok ochuno ni nyaka gato dhi tii gi luche kaka notiyo godo cho, kaka nitiyo go chon lakini sani pod inyalo tiyo gi mashin mar timo tijni kendo pod gikeyo kendo inyalo yudo ni keyo ma gikayo oewo kata mane gikayo chon kaluore gi tich mayot ma mashin ni kelo

Kaluore gi picha gi penjo, gima timore ka en ni pith ema timore ka kendo en pith mar kich, to chalo kaluore gi picha ni japith kata ja keyo osebiro kendo dwa kayo mor kich kendo orwakore mondo ,mondo oyud kaka kich ok nyal donjo kuome kendo oritre kowuok e kecho malit ma kich nyalo kelo kata gikma kich nyalo timone kadiponi ok orwako gik makamagi. Kendo ong'iyo ka moo no nitie to gikma otingo.e lwete gin gige kayo mor kich. Koro ka tijni, gima dawachni nitiere ka madwaro, matimore ka en ni ng'ani biro keyo kendo okayo mor kich to ong'iyo ka mor kich no be nitie kata oseromo. Kaluore gi picha, mano e gima anya wacho ni nitie gi e sechegi kendo oyao sanduk ong'iyo kaka kich nitie

Kaluore gi picha gi gik ma openji, tijni en tich pith kendo en tij pidho njugu .Kaluore gi siganda an ahero pidho njugu kendo anyalo timo tijni kaluore ni en tich ma itimo kugo mbaka to gik mitimo inya chamo kendo inya chame kaka en no mokitede to ok odwa tich ma, gik mangeny. To jokma be ok mor gi kaji chiemo imiyou pii ukudi uulo oko kongiyou, koro kuonde go uyudo ka umor, unyiero ka ng'ato oyud marach ka ochamo njugu ka ok onego obed ni ochamo. Kuonde gi be pod iyudo njugu moko ma jii obiro kwalo, ng'ato oyaro tiende, ogolo njugu towe ite, koro kibiro tiyudo ka njugu onge, nosekee chon, nitie modong ka e puodho, koro aina go, sigana go, story go nitie .Seche moko be unya biro uyud ka njugu go oyieyo ochamo, moko opuonji gik mangeny. Koro opuonji bedo gi, kaka idak gi jii, oyieyo go bende onego bedni chiemo. Koro mano e sigana madawachni

Aaah, kaluore gi picha gi gima aneno, gima timore ka en ni nitie miyo matemo kono jii gimoro. Nitie miyo matemo kono jii gimoro koluore gi ka, madhi gi rabolo manie pichano .Samoro otemo konogi nying' rabolo kaka rabolo no en kendo jogo oling kendo winje. Otemo siemo negi bende koth rabolo no ,otemo nyisogi jokma ng'iyo kanyo to jogo be chal kagima ng'iyo rabolo no .Koro en, en gima ibet ne madhe no en wuon rabolo to jogi ng'iyo rabolo kendo gidwa ng'eyo matut kaluore gi rabolo kata pith mar rabolo. Koro nikech ma dhi e saa moro en wuon gi kendo en mosebet, chune ni nyaka en makoro omi jogi ler koluore gi wach magidwaro kuom rabolo ni. Mano egima dawach ni timore e pichani gisani

Kaluwore gi penjo, kod picha maneno, gima wan godo ka en water melon ,to watermelon ipidho e alworawa, ilose e alworawa kipure kendo igone yedhe, kendo idoyo puodho seche ma nigi buya, kendo igone yath ma kidwachwoye, timiye mbloea, ido puodhono maler, iketo mbolea tigone yath kwonde ma dwarore, sama kute nitie, to kamano e kaka water melon ipidho. Sama oseiko, mafua ne be nitie, igo yath mondo kik mafuago lwar, to igone be ohula be mondo kik pi nege, ka ilosone puodho bed maler, kendo irite bende mondo kik jamni donj e puodhono, kamano e kaka aneno kiloso watermelon e alwora madakie. Koro e puodho, to bang' koseikore, tikaye.

tijni en tij pur kendo e alworana aneno ka itime ka jomoko tiyo gi, idoye maler, iketo puodhono bed maler, jomoko ketone yiende kendo ikete mabor ne buya. Jamni ok donje, igo yath sama yath dwarore kendo iketo mbolea sama mbolea dwarore, ipangogi maber bende mondo gilandre ahinya kaka dwarore kendo kwonde mok onego obedni gidhie be ipangogi maber mondo gibedi. Jomoko be tenogi, iketone kede mondo olandre, kichwo negi kete magilandore, mamiyogi support kapok gigolo olemo kata kagisegolo olembegigo. koro kaluwore gi an, to kamano e kaka dawach ni tijni itimo e alworawa. Erokamano, mano e gima dawach koa epichani.

Aaah, kaluore gi gima ni e picha ma en kitungu gi penjo mopenji kaka derite mondo kik okethre, en ni imoyo gi ,iketo gi e chieng' mondo ogogi matin tok ka, tok ka osegol gi e puodho kata kose kaa gi iketo gi e chieng' mondo otuo gi matin, ting'ado tiendegi, gi ite maralum no kasto gima oluorore, bulb no ema dong',Bang' kose moo gi matin to ikano gi kama onge pii kata kuma pii ok nyal chope irgi mondo diponi giyudo much pii no gichako tii kendo mano dikethgi kata moko chako top. Koro kaluore gi an to kitungu inyal ritgi kiketo e chieng matin otuo tiende ne kata otuo en owuon kasto ikano gi kama pii onge mondo kik gitow. Ikano kama bor gi pii, ikat akama ng'ich, ikanogi kama otuo

Kaluore gi picha gi penjo mopenji kowuok kuom picha, kaka inyalo puonjo ng'ato timo tijni, ma en tich mar puodho kedo n tich mar pith. Kidwa puonjo ng'ato pith en ka itere e puodho ,ipuonje kaka onego obedni opidho gigo gi kaka odwani opidhgi. Bang' kosengeyo kaka onego ,osesomo kata isepuonjo ma osepuonjo gikma dwarore kaka gigi dwaroe ni, asto itimone kaka onego bedni itimo e puodho to ongeyo ,sama itimone to oneno koluwo ,komako kaka itime kasto imiye moko ariyo adek en be mondo otim kaka kaluore gi kaka oneno gi gima oneno sama ne, sama imiye mondo otim to ingiye mondo ing'i kuonde motime makosa, kama odhiye marach mondo kuonde modhiye marach go ilosone, ikone kaka kamodhiye marach gi kaka onego obed ni otimo. Bang'e tongeyo tijno kamano ekaka

Kaluore gi picha gi gima nie picha gi penjo gima timore ka en ni magi jopur kendo kaok gin to gin jokma dhi gi weche mag pur, gisekeyo kendo gige gigi gikelo e gima chalo, kama chalo show kendo gitemo uso kata sero pith, keyo mag gi ne jii ,kendo kaka gik magibedo negi e puothegi go, kuonde magikeyo gie go chalo gi, chalo timo joma uso sera ne jomoko kata jokma temo yudo jomoko kaka detim pith maginbe gitimo ,kaka negikalo. Koro kaluore gi tijgi magisetimo gitemo nyiso jii duoko mar tich magitimo. Koro gigo picha kendo ochalo show mar agriculture ema gintie

Kaluore gi picha kata gi penjo manie picha, kit gini momiyo ahere, ahero kit gini mahero en marachar. Aaah, kendo gima dimi ,gima omiyo ahero kit gini marachar en ni ongiso, gimomiyo ahero kit gini marachar en ni ongiso ,ongiso sama chilo omake kendo okonyi rito ler nimar mamoko go to kingiyo temo pando chilo kendo ka gilil to ginyalo kelo kuomi seche moko tuoche maok ber gi ngima dhano. Koro marachar tober nikech sama omako chilo to ongisni ,chalo gima ongisi ni aselil kendo dwaro luoko. Kirite sama iseluoke no kendo okonyi bet gi ngima maber kendo ok igam tuoche mokalo kuome, mano e gima omiyo an ahero kit gini marachar

Ah, kaluwore gi picha gi pinje mane ma openji kaluwore gi picha, tijni en tich maber kendo man gi nengo e alwora. Nimar kokalo kuom tijni, ji nyalo rito kodhi kendo gedo kaka gidongore. Nikech sama ng'ato nigi nyathi to nyathine no biro kawo kare, ka en chieng' moro ose ti kendo koro oonge teko. Koro kaluwore gi tijni, to ji nyalo rito keregi kendo keregi nyalo dhi mbele. To kendo kaluwore gi tijni, nyathi yudo teko kendo ngufu madwarore kokalo kuom chak mar mamagi, modhodho. To kendo oyudo kwiri matin madonjo kuome, nikech chak ma odhodhono, en chak ma olosi gi yo makare kakonegobednolose kendo koti gi kwiri moko kuom loso chagno. Koro en gi nengo ni ngimano oriti kendo ber.

Kaluore gi picha gi penjo mopenj e picha, gima aneno ka en lee kata jamni to king'iye maber tochalo gima tuo kendo king'iyo pien dende to nigi gik machalo adhola e but kuome kanyo. Chalni jal ma nitiere e pichani, ma bade neno e pichani oseneno gik makamagi kendo otemo miye yath kaluore gi kuom chuoye sindan mondo kadiponi yadhno nyalo tiyo maber to othiedhe kendo othiedh gima diibed ni chame, tuo madibedni tuoye, tuo dhiang'. Koro gima dawachni timore e pichani en ni ng'ani en daktach dhiang' kendo oseng'iye sama ong'iyoni ang'o matuoye kendo koro e okang' masani ni to watemo thiedho dhiang'no kaluore gi yath ma chuoye, erokamano

Kaluore gi picha kod penjo man kae, e picha no, aah, gima anyalo wacho ni timore ka en ni oganda moko makingiyo gi maber to gin jo dhot Maasai, jo dhot Maasai, giromo kamoro to kendo kama girome, achiel kuom joma oromo go en nyathi kendo oromo gi joma dongo ne ,to kingiyo gi to chal kagima gimosore kendo nyathini chiwo luor ma kende kimose gi joma dongo negi. Koro e yorno to gi kaluore gi tim, tim kod kido margi, ka nyathi oromo gi ng'ama duong to gidhi mosore, nyathi nyaka mi ng'ama duong' luor kokulo wiye kendo ng'ama duong' mulo wiye. Onyiso yor gweth kata yor mos kata yor luoro ma kende ma imiyo joma kamagi. Erokamano

Kaluore gi penjo manie ,mopenji wayudo ni siling mar Kenya chia mare osedok piny kaluore ni teko ne osedok piny kamano kaluore gi yo mar omed godo bech gik moko kendo yoo mar yudo go pesano be koro ok yot, aah, chia ne odok piny kendo koro iyudo ka ng'ato dwaro pesa mangeny mondo otim gik moko mangeny, otim gik mane onego imo chon gi pesa matin nikech bei ,teko mar e,chia mar pesa no odok piny to bech gik moko oidho malo. Koro iyudo ka oganda chandore eyor nwengo mondo gibedgi ngima machalo madine gin go nikech pesano yudo tek to bech gik moko oidho to chia mare to odok piny. Koro idwaro pesa mangeny mondo obedgi ngima mane in go

Kaka luwore gi penjo, nede mag suna inyalo kel e alwora maantiere e yo mar mtoka kata e yo mar nyamburko. Wanyalo chopo kata gi yore mamoko bende minyal tigo e chopogi e alwora maantiere. Inyal kelgi kata gi ndege, kata gi drones, mago pod nyalo kelogi. To e okenge maber maen sirikal nya tiyogo e geng'o gini en kelo net mang'eny, keto yedhe moromo e osiptende kuonde mag kawo yedhe kod ndiko dakteche ma olony e weche ma kamago. Kendo kata puonjo ji e yore ma inyal geng' godo suna, kata minyal neg godo suna mondo dwok tuo mar maleria chien. Kendo kata goyo yedhe e ute kuonde mawadake, mondo oneg suna.

Eh kaluore gi picha gi penjo, weche man kod nengo e pichani, anyalo neno yiende ma itiogo e chwalo teko mar stima, kendo yiende go nyiso ni kinenogi to stima nyaka bed ni nitie, kata ipang kele. Koro stima konyowa e yore mang'eny e yore mag tije, ka okonyowa e riembo machines matio kata okonyowa e keto ler gotieno, onyalo keto jokwoge bet molwor kendo oknyal donjo e kwonde mawadake. Marario, aneno yiende manitiere e kendo yiende go, moko kwomgi inya tiigo kaka yath mar thiedho twoche ma nyabedo kachandowa wan kaka odhano kata kaka oganda , kata lee mawadak godo kwonde mawadake, kendo yiende go bende podi konyowa e yore mang'eny kaka konyowa yudo muya maler mawa yweyo, kendo pod ginyalo konyowa e geng'o masichni kaka mag yamo manya ketho kwonde mawadake.

Ah, kaluwore gi picha kendo penjo mantie, tich maneno ka oket ka en tich mar puonjo oganda kaluwore gi tuoche madibedni chandogi. E kit ngima gi ma ka kod kacha, kata kit ngima gi mapile pile. Tijni nikod nengo e ngima wa kata kuonde mawadake nimar miyo oganda ng'eyo kaka ginyalo thiedho tuoche machandogi. Kendo kaka gikmonego bedni gitimo mondo ogeng' tuoche go kata mondo odwok teko mag tuoche go piny. Nimar tuochego pod nyalo kawo ngima gi, kendo e yo ma kamano, wayudo ka tijni konyo rito ngima mag ogandawa kata jamni mawadakgodo. Kendo oganda nyalo dak kaging'e gik monegobedni gitimo. Ka mondo ngima gi obed kama kare, kata mondo ngima gi omed bet maber. Kata yore okenge monegobedni gitimo kata yedhe monegobedni gitiyogo sama tuoche makamagieki odonjo kuom gi. Erokamano.

Kaluore gi penjo ma aneno e wang' dede ma an go, eeh, yor maber min, moloyo minya, minya ket godo e oganda e kampen mar thieth mar oganda en yo mar mbui nikech mbui yudo jii mangeny kendo inyalo mako jii mangeny kendo jii mangeny nyalo yudo kaluore ni tinde jokma nitie thothgi ong'e somo kendo ong'e tiyo gi gik matiyo gi mbui kendo ginyalo yudo mbui go e yoo mayot. Koro ka otii gi mbui e keto kampen no to jii mangeny nyalo nene kendo gino nyalo chopone jii mangeny e dakika matin moloyo kendo jii mangeny nyalo ng'eyo wachno kaok okalo seche mangeny nimar oganda tinde odak ni gihero mbui kendo weche gi mangeny itiyo e mbui kono. Koro koma gintie e mbui mangeny no ema inyal tigo kendo mar keto kampen mondo olandre ne jii mangeny. Mano e pacha kod sani

Kaluore gi penjo manie picha kod picha, kaluore gi picha kod penjo mantiere, yoo maler minya pim godo ng'ato kaka onya timo tijni en yudo gikma dwarore kendo tijno tim kendo ketogi piny giduto tee kikelo gi kachiel kaito ikao ng'ama onego obed ni ipuonjo kata japuonjre no kaito inyise kaka onego bedni itimo gini ka itimo in owuon koneno. Sama oneno kaka itimo tongiyo kaka onego bedni itimo kata inyise seche go gima itimono chalo ne ranyisi kendo oneno kaka onego bedni itimo kendo omako yore mag time. Bang' kisemiye ranyisi kendo obet piny koloso sama noneno, koro in bende koro japuonjre ne ibiro kao, thuoloni mar ng'eyo kabe owinjo gima otimo, gima itimo timiye moro machal gi gima nitimo mondo en be otim en owuon. Kaito sama otimo be ingiye kendo ingiyo gik motimo kata makosa madotim. Yoo makamano biro ngeyo

Ah, kaluwore gi penjo manie e mbele simu, rowere ma tinde iywao kod much rowere man e tieng' gi. Nikech gombo kod yuto mar ng'ato, wayudo ni ei rowere gombo gi ni malo to thothgi ok nigi nyalo mar timo dwaro ma gin godo kata mag yudo gik magigombo go. To ji opogore, kendo jokmoko to a kuonde ma ginyalo yudo gikamago kaluwore gi bedo mar jonyuolgi ni onge go kata yore mamoko ma ginya yudogodo pesa. Koro gombo margi gi eh, rowere mo, mago iyudo ka iywayogi gi much mamokogi nikech gombo kata tamaa ma gigombo mondo gimbe gibede e kiwango ma moro. Koro e yorgo, jok mamoko manie mbelegi go nyalo ywayogi. Kendo kamano e kaka giyudre ka gin e.

Kaluworegi picha bende gimabiro e paro sama aneo picha ma kama en ring'o, kata mit moro mar ring'o, kata mit ma ng'ato dhi winjo samo nongune oseyudo ring'o. Marariyo, en jamni ma koro oneg kanyo kata kaka noneg gi gi pendgi ma koro oselier kuondego mondo ousi. Gima kendo chak biro e pach sami nineno gima kama, en yo mar loso pesa kata gima pesa adi ma ng'ano nyalo yudo ko otimo tich ma kamano, mar uso ring'o ma oganda chamo. To moloyo duto te en ndhadhu emabiro e pachi sechego, kendo iwinjo ka pachi koni ni onegobed ni ing'iewo ring'ono kaluwore gi mit kendo ndhadho mosebedo kiwinjo kokalo kuom mokalo mane ichamo.

Kaluore gi picha gi penjo, tich ma kama an ahere nikech okonyo ,okonyo piny kendo okuoyo ng'ima ma oganda. En tich maber nimar jokma time bende gin jokma chuny gi ler kendo sama itime tiwonjo ka chunyi wuoyo kodi maber kabisa nikech iwinjo ka ikonyo dhano e tich sama itimo tich aina ni. Aaah, anto ahere mana ka ng'ato time lakini kian to ok anyal time nikech luoro kata lit maki kineno ka wadu winjo rem to ka ng'ato time to dahere nikech kaluore kod ler magin go ma girito, kit kaka girwakore kendo kit kaka gitimore gi jii to miyo ahero tijni ahinya nikech seche ma atuo to gin ma gikonyowa kendo giyudo gik machandowa to gimiyowa yore ma wanya kuo go

Tijno nigi nenge nikech en tich mar kunyo pi, kendo kunyo pigni e puodho mondo omi cham pi ma ginyalo tiyogodo e dongruok, e chiemo, e loso chiembgi no. Kasto bang'e to chiembgi no ema watiyogodo mondo wambe wayud teko kaka wachiemo. Koro en gi nengo nikech kae e kama ngima wuoke, nikech onge ng'ama nyalo dak kaonge chiemo. Wate wadwaro gima de wacham mondo wayud teko mar timo tich ma idwaro next. Koro en gima ber e alworawa. Marariyo, en gima ber kendo, nikech sama chamgo olosore, gimiyowa yamo mawayweyo kendo giloso, gikawo sum ma wan wagole dendwa kaka oksijen gi kabon dayoksaid ma gigolo go ma yan bende ma gikawogo pod gimiyowa ngima e yo mar ah, gwenyo yamo mawangodo e alwora. Marang'wen, ei chiemo, ei gini ka chamgo bet, pod giketo udi ne le mamoko, mondo.

Sama wapidho yien, yien miyowa yamo maber mwayweyo. Yien go miyowa olembe kata chiemo mawanyalo chamo ma, yiende moko bende miyowa yath, ah koa kuom itgi kata korgi kata kuom olembe ma gigolo mondo wacham. Yien bende podi nyalo geng'onwa yamo, yamo manya muko udi kuonde mwadake. Yien bende podi miyowa tipo kuonde ma samoro ka piny koro liet, inyabet e buoye kanyo iyud yamo maler, kata ogeng'i koa kuom chieng' makech mar odiochieng'. Yien kendo podi pod miyowa bau, mawanyalo gedogodo kendo wayudo kuonde mawadake. Yien bende podi, nyalo miyowa yo ma wanyalo tedogo kaluwore kokalo kuom bedegi mosetwo kata mosetho motwo makoro wanyalo tiyogo kaka yien mitedogodo, kuonde mawadakie mondo wayud chiemo mochiek mo wacham. Yien go te podi, nyalo miyowa, pod chiwo ne gik moko kendo alwora maber ma.

Ah, gik maber en keto keto dwoko pesa ma dwarore mondo isom tich mar thieth no, piny idwoko garama mar fi no piny. Kato ji koro nyalo yudo pesa no ma ginyalo somogo thiedhno. Ah, marariyo en kelo gik madwarore mondo ng'ato ong'e thieth. Gik moko kaka mashinde manyalo dwarore e iye kanyo mondo ng'ato otim thieth maber. Maradek en puonjo oganda kuom ber mar ng'eyo thieth kata ber mayudore ka ng'ato en japthieth maber. Marang'wen, en golo timbe maricho ma donjo e ute thieth kaka mag corruption ma bede e ute thieth manyalo golo chuny ng'ato e chako thieth kata donjo e sistem mar thieth. Marabich en keto nyithindo kimiyogi mijieng'o, kimiyogi ni tijno ok rach kendo en tich maber manyalo konyo ogandawa kendo konyo ngima mar joma moko. Marang'wen en, en miyo miyo nyithindo gik magidwaro mondo gibed ni gidonje thieth to ging'e gima.

Mondo ng'ato otim tijni, onego obedni ikawo gik madwarore mondo tijno otimre, gik ma nyaka bedi mondo tijno obed maber. Iketogi pamoja, ikelogi ka kamorachiel mondo tijno kata kipuonjo to nyaka ang' gimidwaro wuogi. Kasto japuonjre koro ikelo kitimo tijno samoneno. Koneno kakitimo kendo obet piny kaka ng'ama puonjore to neno gimitimo, ong'eyo, koro omako kakitime. Kisetimone ranyisi moko ariyo madhi kata adek kama, to en bende kendo imiye mondo ochak timo kende. Sama otimo kende ing'iye to iluwo kuonde ma dipo ni otime makosa sama notimo gima ning'ise ni mondo otim kata noneno kakonego bedni otimo tijno. Kiseneno makosa sama otimo kamano, to ikone kamonegobedni oloso mando tinjo oshi makare. Bang'e to en bende iweye otimo ariyo adek ang'wen, kaso kakomedo timo e kaka en be omedo ng'eyo. Kamano e kaka ding'e tijni kendo en mana yor neno e kaka dipuonj ng'ato koluwore gi kaka onegobedni otime ma tijno onen maler. Kamno e kaka dong'e tich. Erokamano.

Kokalo kuom, kokalo nyithindo madhi skul, idwa puonj oganda e yor, yore magirito go tuo sukari, ka opuonj nyithindgi e skul kaka irito tuoche go, nyithindo go nyalo duogo kendo bed dala ka puonjo jonyuol gi kaka inyal riti. Mano yoo mokuongo, yoo mar ariyo en ni inyal puonj oganda kokalo e chenro mar redio ma en nyakalondo ma chenro mamoko onego, ma nie redio iketo kaka ma puonjo oganda kuom tuoche kaka mar sukari, mano yoo machielo minyal puonj gi go mapiyo. Mar adek en yoo mar kokalo e yoo mar sime kata e barua mondik negi machuok ma kalo e simbe ma gin godo kata e TV ma ilendo gi dholuo ni wang' dede ma jii nigodo, program moket kuonde go nyalo konyo nyithindo, nyalo konyo jogo. Kata kokalo kuom nyamrerwa mag kor gweng' jokma ogolore gin giwegi ka gidwa konyo ngima jomoko, inyal puonj gi kaka irito tuo sukari kaka jii nya bet godo kasto gipuonjo kendo jogo ka giwuotho kagi dhi e,kagi chopo di ka udi mondo gipuonj

Mae en nikech tim ma, ma jotelo mantiere marito pes ma oganda osechoko gi kuonde ma ochok gie ma okan gie kuonde SHA go. Gin jotelo madwaro mana pongo igi kendo chunygi opong' mana gi kaka ginyalo pongo ofuku gi to ok kaka jii nyalo konyore kokalo chenro machal kamagi. Koro iyudo ka jotelo gi mantie kuonde go gikao pes ma oganda osechoko kendo gidhi gigoyo godo mor, gichamo godo ngima gi jogegi, gi jok, kuonde ma gingeyo ka giweyo bengi mokano pes go kata kuonde mokane pes go nono maonge kata kaka joma moko kendo ka tuo, jokmane ogolo pesa gi magin raia ma kawaida ok yud pes gi sama koro gidwaro pesa nikech jokmane orito pesa osekao, okwalo pesa kendo gitimo tije ma gin ema konyogi gin giwegi. Koro iyudo ka jathieth, jatuo kata bed ni nogolo pesa, nokan ne mondo chieng' moro kotuo to chulne osiptal ,ok nyal konye nikech jokma onego bedni konye osekwalo pesa go ma gidhi gichamo go raha kuonde ma gin ema gi ng'eyo gi jok ma gin ema ging'eyo. Iyudo ka bengi go odong' nono nikech miluma ma dhano ni go

Onego warwak chike machon ka wadhiye nyasi machalo kama nimar chike machon negin gi luor kendo negin chike mane opangi karito ngima ng'ato ka ng'ato manyalo bet eiye kanyo kendo negin chike mamiyo ng'ato ka ng'ato man kanyo kaka ok onjaore kendo ok okuodo wiye kata okuodo wich anyuola gi kata oganda gi. Nimar neging'eyo kaka jii onego obedni bedo kendo kaka jii onego obedni timore e seche ma nyasi makamae. Ka wang'iyo gi chike masani momiyo ng'ato ka ng'ato thuolo mare, kata oketho kata ok oketho, en ongeyo ni ober kendo onge kuma inyalo tere nimar chike masani osemiyo gi thuolo mar ginyalo kethre kagin ema gidwaro kendo onge ng'ama nyalo luogi e weche ma gitimo mak mana ni kadiponi gitimo ma ok odhi kare manyalo kao ngima ngato. Lakini thothgi chike go togin chike masani go, gin chike ma ok beyo kendo kingiyo gi ok gichiw luoro ahinya ne joma dongo kendo luor kind joma dongo gi joma tindo nimar joma tindo

Tudruok osekelo, aah, osekelo lokruok e anyuola,e aluorawa kaluore ni jaluo ma nosebedo e bombe gi tok ginyalo yudo pesa kendo gidok godo dala ka ginyalo loko ngima jokma giweyo dala kendo kata kobedo ni ok ginyal dok to giore omenda moko kata sende moko ne jokman dala makonyogi kendo yudo ka ng'ima jok man dala lokore kaluore ni jokma nie bombe gi nigi tije kendo ginyalo loso pesa e yoo mayot kata ginyalo yudo pesa e yore ma opogore opogore ma gior ne jodala. Mar ariyo gini oloko koth ng'ima ma wan go nimar nyithindo modak bombe gi sama koro jonyuol notie kuonde go iyudo ka gipogore gi nyithindo modak pacho kata e kor gwenge nimar timbegi luore gi bombe magintiere, ng'ama nyao luo gimalich mangiyo gik magitimo onge, iyudo ka gikethore kendo thothgi bende kia kata kaka aa oganda gi magin oganda joluo kitgi gi timbegi negin kata gikma joluo ma gin onagi netimo mondo opog gi oganda mamoko mag kabila mamoko

En adieri gima kamae timore to kendo sirkal bende ong'eyo. Gima ginyalo timo mondo gikony gima kamae en ndiko jii mang'eny ma yweyo kendo rito go boma no nyalo bet maler kata moro kendo en chulo jok manobedo katimo tijego nimar iyudo ka jotelo mane ,mochung' ne tijegi ok dwaro chulo jokma timo tijego nikech gin giwegi ok gin gi paro mar keto gino obed maler lakini gima gin godo ma, ma gidwaro ahinya ahinya en kaka ginyalo pogo pes, kata kaka ginyalo yudo pes mang'eny kokalo kuom gik ma kamae ka pes manono iyudo ka gipongo go ofuke gi e yore maok ler kata yor kuo kata yor aah, ma kata midendoni corruption, ok gidich gi ler mar jii. Yoo machielo en keto, golo chike mar jokm alilo kuonde go nimar koyudo kililo aluora machalo kamano to igoyi faini pesa ma balang' ma mondo mi ngato oyudi nyalo bedo matek. Yore gi nyalo duoko kaka jii lilo aluora ma kamae

En adier ni chenro makama nyalo kelo rochkruok ekind jodak kata jo ot nimar e seche mang'eny iyudo ka koro pach joma odak kanyakla biro bedo mana ka ringo kaka ginyalo loso pesa mang'eny e seche ma onego obedni koro gine udi nimar dwaro mar jii osebedo e pesa kendo komigi thuolo ma chalo kamaendi to pache siko mana ka paro kaka onyalo loso pesa. Ma miyo wiye wil gi gik monego bedni timo e ot kaka ng'ato modak gi wadgi kendo wiye wil gi gik ma iluongo ni jukumu ge kendo ok onyal timo gik makamago. Ma ahinya ahinya biro hinyo nyithindo modak e udigi nimar gima kama nyalo miyogi thuolo malach mag timo gik maok nikare nimar jonyuol gi ma onego obed ni ng'iyo gik magitimo kor biro bedo ka thothne nie tich kendo manyo pesa kendo mano sama koro gionge butgi no to miyogi thuolo maber mar timo gik maok ok gingeyo, ma jonyuol gi ok ongeyo madhi mbele, kendo gik maricho manyalo hinyo ngima nyithindo go. Giko te bedo ni nyithind gi ni thuolo biro hino ngimagi kendo mondo jonyuol gi koro onge ni ngima gi osekethore biro bedo ka sama ochopo marach ma ok nyal konygi

En luore ka gi kit chiemo ma gichamo mamiyo pachgi tiyo e yoo mamalo kendo miyo gisomo kendo giwinjo gikma gisomo e yoo mamalo. Kasto kendo chak luore gi tich ma sirkal kata loch mantiere oseketo kuom gi nimar ipuonjogi timbe maricho nimar thoth seche ma gintiere kata obedo ni koro gisebedo jokma osesomo kendo gin gi somo mang'eny e wigi, tich onge kendo sirikal tiyo gi jotelo ma okdwar dongruok kata madwaro, dwaro rito oganda e yoo maok ber mondo opuonj oganda gi kendo tii kodgi e yoo marach nimar koro onge yoo moro amora ma ginyalo loso go pesa. Kata onge kuonde ma ginyalo donjo mondo gimany pesa maketo gi, maketo gi e tije sech emang'eny ma koro pachgi ok nyal paro weche maricho. Bedo ni koro gin gi thuolo to pachgi bende ni maloe yore mag somo miiyo timbegi donjo e pachgi kendo gitiyo gi sombgi go e yore maricho kendo gikelo go maundu kata tulo mang'eny e piny

Wuotho ma nyachon ne miyo ng'ato wuotho seche mang'eny e yoo kendo mamiye, miyo ng'ama nikoro jamaundu ma pangone marach, miyo jal makamano thuolo mang'eny mar luwe kendo mano keto ngima jalma koro idwa timne maundu no ee, kama rach. King'iyo gi matatu ma tinde kata apiko, gikao seche matin e ndara kata gikao seche matin mar chopo kuma onego obed ni ng'ano dhie kendo ei seche mathin go miyo jal makoro ne pango timo maundu ok nyal yudo saa moromo mar chopo mondo otimne ng'at machielo mane odwa timone maundu no timbe makamago. Mar ariyo, pikipiki kata gigi gin gikma nigi ler kendo, kendo ler margi kochopo seche ma gotieno ma mudho olil nyalo miyo ng'ato kendo nyalo miyo inge ni mano en ng'ama chal nade kata en ng'ama nade. Koro ler aina go miyo jomaundu luoro kendo gingiyo ni sama gidwaro timol gik makamago inyal ng'egi kaluore gi ler no komenyogi. Mar adek, jokma tiyo gi, tiyo gi, thoth matatu ting'o jii mangeny kendo seche ma kamano nyalo duoko gine

En mokuongo en ni sama ng'ato timo tich aina ma kama kata ma ng'ato timo tijni ,mokuongo jok moore kata jokma odich gi tijni ahinya biro chule mangisoni obiro bedo ka oyudo pesa koa kuom tich makamae, pesa ma koseyudo to duogo konye en kod jokma odak go kata jokma oluore kaka familia kata jok, jo odgi kata jo ode. Mano kelo yot kata mor e ot nimar pod ginyalo yudo gik magichamo kata yudo yore ma magitimo go tije mamoko e yoo mayot. Tich mar ariyo ma gini konyowa go en ni sama wadhi e tije aina gi, wayudo jii mopogore opogore man gi, mokale ngima ma opogore opogore kendo man gi pek ma opogore opogore e ngima gi, e kit ngimagi. Sama wayudo gi kendo wagoyo kodgi mbaka to gikonowa dhier magikale to wan be wakonogi ma wakele. Iyudo ka wasetieko mbaka aina go chuny ng'ato bet gi yot kendo chuny ng'ato yudo yot maber mamiye kendo miye ngufu mar dhi mbele gi ngima kata obedo ni okale midhiero kata chandruogre mopogore opogore seche ma opogore opogore

ng'ato nyalo ng'e tijni ka inyise kaka onego bed nokunyo bur mikete rabolo gi ,tutu mar burno onego bed marom nade mano mago gik manyaka inyise kasto lachne bende onego bed marom nade mago gik manyaka ong'e, kasto sama ipuonje nyaka obed machiegni nikech sami timo gigo tonego bed noneno kaki timogi mondo koro koseneno kisetimone ranyisi moko madhi ariyo adek kama ,to en bende sami timo to obed mos ma ong'iyo ong'e go kaka itimo kso mano kisetieko to in be imiye moro kata moko otem go kaki timo ,ka ing'iyo seche motimo en bende ing'iyo kuonde motime makosa kaso ikone kaka onego bed ni oloso mondo duoko obed gima ber ni mar ka okethe to nyalo kelo tabu ne gigi cham gi to bang'e no tiweye mondo otim kaka noneno nyaka chieng' moro koro nong'e mondo oyud kaka ong'eyo tijni maber mana koro ka mosmos koro en be onyalo pidho mare kende kata koro iong'e to ong'eyo kaka otimo kapod ing'e to ong'eyo kaka otimo

Magi nyithindo mag sikul kendo gima nyalo bedo ni timore epichani chal ni ipuonjogi. To nyaka bed ni sama ipuonjogini to nitiere gima chando ji e aluora kama gidakie manyalo bedo kaka tuo moro ma landore kaji okunore kanyakla ema omiyo bedoni girwako gik ma moko eumgi mondo okonygi geng'o tuo ainano. Japuonj ochung' e mbelegi kendo chalni ipuonjogi to ging'iyo bende gibet maboyo mabet ka boyo boyo koa kuom nyawadgi mar mondo kik giyud kaka ginyalo yudo tuo madhi mbele kemani. King'iyo kendo jowetegi nie grup ka grup mondo kik gidhungre ma giland tuo madibed ni nyalo donjo kuomgi kata madibed ni achiel kuomgi oseyudo. To sani to koro ipuonjogi kama nitiere gi yamo maber maok nyal miyo tuo ainano landre e mayot ekindgi kata king'iyo to gin e bwo ng'ato kendo ng'ano be nyaka bed ni ng'iyo gi bende to ng'ano bende nyaka bedni oikore oo oikore mar geng'o tuo ainani.